Ore sheria kitok tolosho le Kenya, naa katiba olari loonkalusuni are o tomon.

Ore enkipirta ena pisha naa enkoitoi naitumia serkali e Kenya peesotu ushuru too mbiasharani otoolomon leboo o wananchi le Kenya olkulie omon ake oowuonu enkop e Kenya.

Ore enapisha, naa pisha enkaji naishooyo orusa osotunyeki irkiliku, te Kenya pookin.

Ore ena bae neibelekenya enkop ang' amu inyang'isho itii enkaji ino, nikiakini inatoki ninyang'ua te nkaji ino.

Ore ena naa pisha o rais le Kenya le taata William Samoe Ruto.

Kanyor ena bae amu keitadoyio bei ontokiting' naamiritai te likai sokoni te bei e shumata.

Ore enkoitoi sidai naiboorieki ing'wesi tiatua ang' naa enkikarata oomboitie arashu imwatat too nkiek o te sekenkei nagol.

Kore entoki nagira aasa tena pisha, naa iltung'ana oinosita ilomon arashu oirorita te simu.

Ore ene naa olmanyara oiboorie serkali neripie ilkanjaoni arashu iltomia.

Adolita tene enkaji naasieki imbarakinot olkioma le jubilee te Kenya.

Ore ena naa enkoitoi nasotunye serkali e Kenya ushuru te Kenya mzima.

Ore ena bae naa enetipat te murua amu keisho wananchi esipata nagelunye ilarikok lenye oowuo aitabaya iyieuonot enye anaa wananchi.

Ore ena naa enkaji, naishoorieki license, namirieki olkumbau te Kenya.

Ore sababu nanyorie ena bae naa ore ena ari naa keitasioyo oltung'ani ewueji nayiou nelo alang' matatu najing' iltung'ana kumok

Ore ntokiting' nadolita tene naa kadolita indaikii naamiritai te sokoni. Kadolita ilnyanya, nadolita kitunguu, adolitaa ilmalengen, adolita ilmarikoni, adolita sii tena pisha ingarin nadolita iltung'ana.

ore koti sapuk natii orkerenget le homabay naa keji high court of homabay..

Ore eng'eno nayieu tena siai naa kebaa nafasi nintalam olchani obo tolikae naa kebaa erishata naya eleshani pee eoku irmatunda.